Aneno nam, kendo nam kelo mor, nikech jii tuomo pii kanyo makonyo gi dala, e gik moko kaka puodho, lwoko sande, chiemo tedo chiemo. Kendo aneno yie, mabende jolupo dhi lupo godo eyi nam. Lupo chiemo kaka omena, rech mbu mbuta togibiro giuso ne dhano mantiere, alwora gi. Kagiuso, to giyudo pesa mabende ginyalo konyore godo to kata kamano pod ginyalo chamo rech go eko mabende pod kelo mor, ei jii. Bende aneno gige umo suna, ma gitiyo godo ei nam kuom lupo. Aneno be loo ma yie gi ogoye koro mano miyo yie ok nyal lew ok nyal dhi eyi pii nikech loo okonyogi gigawe. Bende aneno yiende makelo muya maler, mano bende kelo mor

Eeeh, kae nitiere yie, mabende nitiere ei pii ma gidwa dhi lupo nikech aneno gige umo suna, aneno bende yie moro mantiere ei pii. Mano nyiso ni gidhi lupo. Kendo mantiere oko mag pii gi nitiere tonde moket negi, mano endo ochik godo rech kendo ka gisemako rech to jolupo dhi biro ywagi oko to giyudo rech

Mokuongo magi omena mowuok ei nam kendo kae koro omogi. To ng'ato nyaka bed gi ogunia maduong' kendo kimoyogi iyarogi elaro mondo chieng' ogogi mondo kik gidum. Kendo kosemogi kamae, to chieng' gogi kasto godhiambo igolo oko iketogi kamoro, nyaka chieng' moro gitwo

Mokwongo, chon dhano nong'eya ng'eya mpesa kende. To mae ne gitiyo godo kuomo oro pesa kata kuom yudo pesa kowuok kod kuom ng'ato. Tinde to, opogore nikech sani mpesa inyalo ti go chulo godo, gik moko kinyiewe e duka, kendo bende airtel money bende, airtel money, sani bende osechako ng'ere, kendo dhano kata nyiewo stima katiyo gi airtel money, dhano oro pesa gi airtel money nikech kioro pesa e airtel, namba mar airtel ka dhie e namba morocha mok mar airtel, to en nono. Koro gigi oselokore nikech sani okochuno ni nyaka ng'ato obed gi pesa, ma pesa owuon e lwete, inyalo mana chulo gi mpesa kata airtel money to odiechieng' dhia dhia mbele.

Kae ng'ato chal ni odhi keto pesa maen alufu ariyo, odhi oketo e m-pesa mondo oor ne ng'ato nikech e simu kae aneno ni nomiyo ng'ato nomiyo jadukani alufu ariyo koro kae gima dhi mbele en ni ng'ato odhi eduka mondo oketne pesa e simu. Koro omiyo wuon duka pesa to wuon duka ketone pesa e simu eyor m-pesa.

Picha mar mosenindo, jatend Kenya Jaduong' Jomo Kenyatta, mantiere e kor omenda gi nitiere kod nengo. Kendo picha mar aluf achiel bende nitiere kod nengo. Picha mar mia abich bende nitiere kod nengo. Mia ariyo bende nitiere kod nengo. Miachiel bende aneno to kendo en bende en gi nengo kata piero abich bende nigi nengo.

Ahero tiyo gi Mpesa e Lipa na Mpesa nikech mokuongo, kanyo okochuna ni nyaka awuoth gi pesa nikech pesa kiwuothogo owuon owuon e lweti, onyalo lal. To ka en e simu to lale tek. Mar ariyo, chulo gimora mora gi simu seche tee kioro miachiel, onge gima ing'adi. En nono. Kendo bende, tiyo gi Mpesa yot nikech ng'ato nyalo kwayi pesa to en kodi kuma bor. Koro ka intiere gi pesa owuon owuon e lweti, mano nyalo bedo matek. To ka in gi pesa e Mpesa to oro ne yot.

Eee nitiere wende mang'eny machon, mapod nitiere nyaka sani kendo nyithindo matindo ohero bende winjo, kaka nyatiti, bende nitiere sigana kaka sigand Lwanda Magere mane ochuo tipone gi osiepne mane nya lang'o

Wer kod miel kelo mor e kind jii. Wer kelo puonj kendo nyithindo mang'eny ipuonjo kaluwore gi wende, ma giwero kata ma giwinjo Miel bende miyo ng'ato dende weyore kendo omiye obet gi teko mang'eny Wer kod miel bende kelo jii, kelo oganda mondo obed gimoro achiel

Eeh gini thoro yudore e alwora wa, nikech alwora wa en machiegni gi nam. Kendo gini, itiyogodo gi jolupo e dhi tego rech ei nam.

En ni, gik moko mogole puodho, kaka, nyanya, kata alode bende mokaye e puodho, kaka sukuma, kabich mabende ong'ere ni ang'ina. Kata apilo, alode kaka dek bende, oket e yie kae modno obed mang'ich mondo kik gikethre

Nikech seche ma laktar mag jamni othiedho jamni kata chiaye kaka gweno, gin gi teko mar dhi mbele gi bet mangima kendo pod ginyalo miyo dhano kony kaka gweno pod inyalo yang'e chieng' moro to itiyo kode kaka chiemo to pod gweno nyalo toyo tong' kata nyuolo tong' ma bende pod inyalo usi to kelo pesa. Koro laktar mamiyogi thiethni nikod nengo, nikech othietho to imiye pesa to pesa no onyalo timo go gimoro kendo.

En kaka gwenka onyuolo tong' to inyalo uso tong' go to iyudo pesa pod inyalo tiyo gi tong' gigo eko kuom chiemo. To bende ka iuso gweno pod iyudo pesa manyalo konyi. Kendo bende ka gweno otoyo tong' ka gweno obutno mooyo tong' motoyo nyathi, to imedo bet gi gwen mang'eny.

Nentiere nyasi, mar nyombo, ma bende nyaminwa ema ninyuomo, to kachuoge nobiro, nokel dhok apagariyo, machwechwe. Kendo pod newatedo negi. Negikelo pesa, to mamawa ema nomi pesa mang'eny, kasto ne wamadho soda, newafulo nyingwa, to dhano ne ne odok

Eee, ndalo korona, newawuoto e dho ot ka ot, kawamiyo jii chanjo mar korona. Dhano nok ohero gik mane waso e umgi

Ok ayie gi paroni, to ne jomatin maok ohero wende machon. Anyalo wacho ni wende machon ne ower kaji okwe. Ji ne ok chikre chikre mang'eny. To e kindegi, nyithindo ohero chikruok, ohero gik maginyalo mielo matek. Bende anyalo wacho ni wende machon ne nitiere gi puonj to ekindegi dhano ok dwa ni opuonjgi. Gihero ahera wende mag hunjo mamit kata maber.

Ee kae nitie ji ariyo ma be gin jopith mag gweno. Kendo aneno ka gimiyo gweno gwen gi chiemo kendo nitiere bende kaka gigerone gwendegigi eki kama oumgie mondo gik moko kaka otenga kik kawgi

Ok apar ni gimiyo ni rowere matindo omiyogi pek kamano nikech kaka wawach ni nago lak e pinywa mar luo, chon ne en kuonde tee to tinde iyude ni dinde moko ema pod nago lakgi. Koro ok apar ni rowere ma tinde okawo weche machon gi pek mane kwerewa okawo gigodo.

Mokuongo, jogi matime gin jothieth koro ka gimiyi thieth to ichulogi pesa mabende maginyalo konyorego eyore mopogore opogore. Mar ariyo, jogo magothiedho kaka kae, nyathi ma ithiedho niendi ibiro miye thuolo mar bet gi wang' maler kendo maber kendo onyalo somo godo kata onyalo neno godo mabor mabende biro konye e ndalo mabiro

Mokuongo imanyo kuma inyalo gerie ot, ma idhi kanie gwen gi. Mar ariyo imanyo sing'enge kaachiel koda bao ma bende idhi losi go kuma koro gidake. Mar adek bende imanyo kaka ginyalo chiemo kendo kaka inyalo pidhgi kagin tiere kae.

Mokuongo gik moko duto mondik kae nitiere kod nengo nikech gipuonjo miyo mayach kaka onyalo rito nyathine mapok onyuolo. Mar ariyo bende jogo mondiko gini bende nigi nengo, nikech gin jok ma osomo to bende giuso puonj machal kamae. Koro mano bende nigi nengo.